Ũndũ ũyũ nĩtũrona atĩ nĩũrĩithia wa makunũ, na mũrĩmi ũyũ nĩtũrona atĩ we nĩatuĩkĩte wa gũcagũra ũrĩmi ũyũ, kũrĩa ona nĩatuĩkĩte wa gũcithondekera nyũmba handũ thĩinĩ, tondũ makunũ nĩguo makũragio, kũndũ gũingĩ, kũndũ nyũmba nene ĩrĩa mũndũ atuĩkaga atĩ wa gũcagũra, na hau ũgatuĩka atĩ nĩũkũrĩithia makunũ maku, na nĩũtigagĩrĩra atĩ nyũmba ĩyo nĩ njega, na ũrĩa yakĩtwo, ũrĩa ĩgũtuĩka atĩ nĩgũkũria makunũ maku, matagũthũka kana ona matagũtuĩka atĩ nĩmakuora, kuona atĩ ikũnũ ũngĩaga kũrĩthondeka wega, nĩrĩtuĩkaga rĩa kũra, na nĩũkoraga mũrĩmi ta ũyũ nĩaratigĩrĩra atĩ ona nĩarahe irio makunũ ta maya, rĩera rĩrĩa rĩagĩrĩire, na agatigĩrĩra okorwo hena kindũ agĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra nyũmbainĩ ta ĩyo nĩgetha makunũ make makũre wega na riri, na nĩgetha rĩrĩa agũtuĩka nĩa kũmendia, one bainda yake, na nĩgetha atuĩke wa gũthiĩ nambere na kuonjorithia ũrĩmi ũyũ wake.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, aya nĩtũrona nĩ arĩmi, na kaingĩ makoragwo nĩ arĩmi a kahũa, kũrĩa nĩgũkoragwo na gĩthĩi gĩkĩ gĩa kahũa, kũrĩa rĩrĩa mũrĩmi atuĩka atĩ nĩagetha kahũa gake, agatua mũgũndainĩ wake, nĩatuĩkaga wa gũtwara gĩthĩi kĩrĩa gĩkoragwo itũrainĩ rĩu rĩao, harĩa matuĩkaga ona nĩmarathimĩrwo kahũa karĩa matua, na gagatuĩka atĩ nĩgakwendio, kũrĩa nĩgatuĩkaga atĩ gĩthiĩ kĩu nĩgũkoragwo na macini, iria wĩra wacio nĩgũkonora ngothi ya igũrũ, na nĩgetha gatuĩke atĩ nĩgagũtuĩka ũũ tũrona kahana, na hau makoragwo marutĩte ngothi ya igũrũ, na haha ũkoraga atĩ andũ aya nĩkwanĩka maranĩka, na nĩgetha gatuĩke atĩ nĩgakũma, gũkoragwo na ci macini ici cikoragwo cithondeketwo, kana ona magathondeka ũndũ ũrĩa cirĩanĩkagwo, na cigatuĩka atĩ nĩcikũma, kuona atĩ ga gatũmagĩrwo ge komũ, gatingĩtũmĩrwo ge ka gekahehu.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ, nĩtũrona atĩ gaka nĩkaragita, na nĩ gaka gakoragwo gathondeketwo karĩ ka mũgũnda, na nĩtuonaga atĩ nĩgateithagia mũno, kuona atĩ nĩkahũthagia ũrĩa we ta mũrĩmi ũgũtinda ũgĩthiĩ mũ mũgũnda waku, na ũtinde ũkĩrĩma, nĩgateithagia kuona atĩ gakoragwo atĩ we wĩra waku nĩgũikarĩra, na ũtuĩke wa kũmenya ũrĩa kagĩrĩirwo nĩgũtwarwo, kuona atĩ gathiaga gakĩenjaga mũrĩ mũgũnda waku, na nĩkũrĩma gakoragwo gakĩrĩma, na gakĩeheria rĩa rĩrĩa rĩkoragwo rĩkũrĩrĩire mũgũndainĩ waku, na nĩgetha ona ũtuĩke atĩ nĩũraruta wĩra ũyũ na karagita, no nginya ũkorwo ũthomeire ũrĩa wagĩrĩirwo nĩgũtwara karagita ta gaka, na nĩakoragwo ona ateithĩtie arĩmi mũno, kuona atĩ ũrĩa andũ matuĩkaga atĩ nĩmakwadĩkwo nĩgetha matuĩke atĩ nĩmakũrutĩra arĩmi wĩra, nĩũtuĩkaga wa kũhũthĩra mbeca nyingĩ kuona nĩũrihaga andũ aingĩ, koguo karagita gaka nĩgatuĩkaga atĩ nĩkarahũthia wĩra, na nginya ona nĩgateithagia kuona atĩ mũrĩmi no auge ũmũthĩ nĩagũkahũthĩra tondũ gekaga wĩra na ihenya, na nĩgetha rũciũ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũkũrĩma, kana ona ũhande indo ciaku, na nĩgetha ũtuĩke wa kũ kũ kũgetha rĩrĩa thikũ cigũtuĩka cia gũthira, koguo nĩgateithagia arĩmi mũno kuona kĩ.

Ici nĩtũrona atĩ nĩ itũngũrũ, na nĩcituĩkaga cia kũ kũrĩmwo nĩandũ mĩgũndainĩ yao, kũrĩa andũ arĩmi acio nĩmatigagĩrĩra atĩ nĩmatungata mũgũnda wao, na magatigĩrĩra atĩ mũgũnda ũcio wao nĩ mũnoru, kuona atĩ tĩri ũcio noguo wagĩrĩirwo nĩkũhandĩrĩrwo mĩmera ĩno, na nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩgũkũra na ĩmahe maciaro mega, na we ta mũrĩmi ona nĩũtigagĩrĩra atĩ mũgũnda waku nĩwaũhe irio njega, ta thumu, na bataraitha, na ũgatigĩrĩra atĩ ona kĩmera kĩũ nĩ kĩa mbura, na nĩgetha ndũgatuĩke atĩ nĩ ũgũtuĩka wa gũtwarĩra mĩmera yaku maĩ, kuona rĩmwe we ũkĩhe maĩ nĩũtuĩkaga ndũkũmĩhe maĩ ma kũigana, no okorwo kĩmera nĩ kĩa mbura, mbura ĩyo nĩtigagĩrĩra atĩ mĩmera yaku nĩyona maĩ ma kũĩgana, na nĩyanyua na ĩgatuĩka ya gũkũra wega naihenya na riri mwega mũno, na nĩgetha kĩndũ gĩkĩ ũtuĩke we ta mũrĩmi nĩũrakĩmenyerera, nĩũgũtigĩrĩra atĩ nĩwatuĩka wa kũrũmĩrĩra maũndũ macio, na ũgatigĩrĩra onawe gĩakũra nĩũtuĩkaga wa kwendia ta mũrimi, na hau ũkona bainda yaku njega, na ũgathiĩ nambere na kuonjorithia ũrĩmi waku mũgũndainĩ waku.

Mandũ ma bata haha nĩ maingĩ muno, na nĩ tũrona atĩ mũndũ ũyũ arĩ na irio mĩthemba yothe, na nĩ tũrona atĩ ona ena matunda. Na gwĩciria handũ haha nĩ thoko ,kũrĩa atĩ ũyũ nĩ mũndũ ũtuĩkaga atĩ wĩra wake nĩ ũyũ kana biacara yake nĩyo ĩno. Harĩa we nĩ okĩraga o mũthenya agatuĩka nĩ agũthiĩ thoko-inĩ yake, kũrĩa ahingũraga na nĩgetha atuĩke nĩ akũenderia nĩ akũenderia andũ arĩa mokaga kũmũgũrĩra kana agũri ake. Na we wĩra wake nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ arehera agũri ake irio njega, na irio ciĩ na riri, na nĩgetha mamũgũrĩre. Na nĩ tũrona atĩ ta haha nĩ arendia itũngũrũ, na nĩ tũrona e na itũngũrũ thaka mũno, na nĩ tũrona ona itũngũrũ icio ciake e na mithemba mĩingĩ, kuona atĩ haha nĩtũrona mũthemba ũyũ nĩgĩtũngũrũ kĩrĩa kĩa mĩtĩ. Na nĩ tũrona atĩ ona ena mboga, na ena nyenĩ nginya, nginya mĩthemba mĩingĩ, na ona matunda marĩa e namo nĩ tũrona nĩ mĩthemba mĩingĩ. Na ũyũ mũndũ ũyũ nĩguo wĩra wake, kuona atĩ haha nĩho atuĩkaga atĩ nĩakũona mbeca na mbeca icio, nĩ atuĩkaga wa kũhingia mabataro make, kana ona gũthiĩ na mbere na kuonjorithia wĩra ũyũ wake.

Ngwĩciria mawatho, kana mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩnyitĩte itemi, makĩria nĩũndũ wa ũhoro wa ũrĩmi, nĩgũtigĩrĩra atĩ kaingĩ bataraitha ĩrĩa ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi, nĩ hetũkie nĩ rũhonge rwa thirikari, na ĩgatuĩka atĩ nĩ njega ya gũtũmĩra ũrĩminĩ witũ, kuona atĩ rĩmwe gũkoragwo na bataraitha iria cithũkagia irio cia mũ iria ciĩ mũgũnda, na ũgakora atĩ ona irio icio cigĩkũrũ nĩcituĩkaga cia gũka ciĩ njũru, kuona atĩ mũndũ angĩtuĩka nĩ agũcirĩa, no arware, na thirikari thikũ ici nĩratigĩrĩra atĩ bataraitha iria ciĩ bũrũrinĩ ũyũ witũ, nĩ hetũkie, nĩgetha rĩrĩa mũrĩmi arathiĩ kũgũra ndukainĩ, nĩakwenderio ĩrĩa ĩbatiĩ, na atuĩke wa kũrĩma nayo wega, na hau nĩituĩkaga ya kũmũhe maciaro mega, na nĩguo atuĩkaga nginya wa kwenderia andũ, kana ona okorwo nĩ indo nini nĩcimũteithagia we ta mũĩmi, kũrĩa nĩatuĩkaga wa kuona kĩndũ gĩa kũrĩa, na ningĩ ona thirikari thikũ ici nĩratigĩrĩra atĩ nĩrathomithia andũ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, kũrĩa nĩmabangaga mũcemanio, makarehe arĩmi othe hamwe, na magatuĩka atĩ nĩmakũmathomithia ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na mĩtaratara ĩrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra.

Nĩtũrona atĩ ici nĩ itũngũrũ, na nĩcikoragwo atĩ nĩcimeragio mũgũnda, kũrĩa mũrĩmi nĩakoragwo acagũrĩte atĩ ũyũ nĩ ũrĩmi ũrĩa agũtuĩka wa kũruta, na nĩ ũkoraga mũrĩmi ta ũcio ena mũgũnda handũ hake, na nĩatuĩkaga atĩ ona no ũtuĩke atĩ nĩũkũ nĩũgũcirĩma, kũrĩa atĩ nĩgũkoragwo na mbegũ iria ciendagio ndukainĩ, mũndũ nĩathiaga akagũra, na ũgatuĩka wa gũthiĩ gũcita mũgũndainĩ waku, na nĩgetha mũ cituĩke nĩcigũkũra na riri, kana ciĩ thaka ũũ, nĩũtigagĩrĩra atĩ mũgũnda ũcio waku nĩũharĩrĩirie kuona atĩ tĩri ũcio wagĩrĩirwo nĩgũkorwo wĩ mũnoru, na ũgatigĩrĩra atĩ ona okorwo nĩũrahũthĩra thumu, kana ona bataraitha, na nĩgetha ĩteithie itũngũru ciaku gũkũra wega, na ciĩna riri, na nĩcigũtuĩka cia gũkũhe maciaro mega, harĩa nĩ watuĩka nĩwagetha, nĩũciendagia na thogora mwega, na ũgatuĩka wa kuona mbeca ciaku nyingĩ, harĩa mbeca icio nĩũtũmĩraga kũhingia mabataro maku we ta mũrĩmi, na ũgathiĩ na mbere ona kuonjorithia ũrĩmi waku, kũrĩa nĩũgũthiĩ nambere na kũhanda itũngũrũ ta ici, cigakũra ũkĩgethaga, na ũgatuĩka wa kwendia.

Mbicainĩ ĩno nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, na nĩtũrona atĩ we nĩarahũthĩra mataĩri, kũrĩa mũndũ atuĩkaga atĩ nĩakũmatinĩrĩria hau igũrũ, na agatuĩka nĩho akũhanda irio ciake, harĩa ona rĩmwe nĩ ũkoraga andũ nĩmarahanda nyeni, ũgatuĩka atĩ nĩũkũhanda nyeni, na kaingĩ ona nĩ ũkoraga ta ũrĩa tũrona mũrĩmi ta ũyũ, ũgakorwo na mataĩri maingĩ, harĩa macio nĩmo ũtuĩkaga atĩ nĩũgwĩkĩra tĩri waku, na ũgatigĩrĩra ona tĩri ũcio nĩ ũrawĩitĩrĩria maĩ, na ũgatigĩrĩra ona nĩ ũraũhe thumu nĩgetha kũnoria tĩri ũcio, na okorwo wĩna nĩũrenda gwĩkĩra bataraitha, nĩũtuĩkaga wa kũgũra bataraitha ndukainĩ, na ũgatuĩka atĩ nĩũkũmĩitĩrĩria mũgũndainĩ waku, na hau nĩũtuĩkaga wa kuona maciaro mega mĩmerainĩ yaku, kuona atĩ nĩituĩkaga ya gũkũra, na ona ya kũra nĩũtuĩkaga wa kũgetha, na okorwo irio icio nĩcikoragwo ciĩ nyingĩ, nĩũtuĩkaga wa gũthogora na andũ na ũkenderia andũ matiganĩte, harĩa nĩmokaga nginya gwaku, kana onokorwo nĩ ũkwendia nginya nja, gũkoragwo na andũ arĩa mathiaga kwendia na na thokoinĩ, na ningĩ ona nĩgũkoragwo na andũ angĩ mahũthagĩra nginya ibũyũ, kana ona iraĩ, kũrĩa nĩcio matũmagĩra, kũrĩmĩra irio ciao.

Ngwĩciria mogarũtũku, kana ũteithio ũrĩa ingĩenda kuona mũno, kũrĩ thirikari ĩno itũ, ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, nĩ gwĩ magĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra o mũrĩmi kũrĩa arĩ, bataraitha iria matuĩkaga atĩ nĩmaheanaga o kauntĩ o kaũntĩ, matuĩke atĩ nĩmagũciongerera, na nĩgetha cituĩke atĩ nĩcikũigana arimĩ arĩa othe makoragwo mĩgũndainĩ, na arĩa makoragwo nginya na mĩgũnda makĩrĩma, kuona atĩ nĩũkoraga atĩ okorwo nĩmaraheana bataraitha ta icio, nĩcikoragwo ciĩ nini kana cikaga kũiganĩra arĩmi arĩa makoragwo gĩcigoinĩ kĩmwe, ona ningĩ no nyende thirikari ituĩke atĩ nĩgũthomithia arĩmi ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wao, na ũrĩa mangĩmateithia nĩgetha matuĩke atĩ nĩmakuongerera maciaro mao, na nĩgetha mũrĩmi ta ũcio rĩrĩa agũtuĩka nĩ ararĩma, nĩagũtuĩka wa kuona maumithio, na harĩa agũtuĩka atĩ nĩakwenderia onokorwo nĩ andũ, kana ona thirikari ĩyo, agatuĩka atĩ nĩakuona bainda njega, na nĩgetha athiĩ nambere na kuonjorithia wĩra ũcio wake, na ningĩ ona thirikari no ĩtuĩke atĩ nĩkũhe arĩmi macini, tondũ nĩgũkoragwo na macini iria citeithagia arĩmi, tarĩu okorwo ona nĩ tũragita, ũgakora atĩ nĩmakũheana tũragita icigo citiganĩte, nĩgetha citeithie arĩmi.

Nĩ turona atĩ ũndũ ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩ turona atĩ andũ aya nĩ maratuĩka nĩ mararuta ũrĩmi na njĩra yao, kuona atĩ o nĩ matuĩkĩte a gũthondeka, tondũ nĩ turona ũrĩa mathondekete handũ harĩa marahandĩrĩra nyeni ciao, na cigatuĩka cia gũkũra wega na riri, na nĩ turona atĩ nginya ũrĩa matuĩkĩte a gũcithondekera ũrĩa nginya cirĩtuĩkaga atĩ we ta mũrĩmi no utuĩke wa gũcihe maĩ, kana okorwo nĩ kũraira maĩ macio nĩ megũtuĩka magũkinyĩra mĩmera yaku, na ĩtuĩke ya gũkũra wega na riri, na nĩ turano nginya ũrĩa atuĩkĩte atĩ nĩ arathondekera ũndũ nginya andũ mangĩũka makeyonera, na nĩgetha atĩ irio ici cituĩke atĩ nĩ cirakũra na riri mwega ũũ, nĩ ũkoraga mũrĩmi ta ũyũ nĩ arutĩire wĩra mũingĩ kuona nginya ũrĩa aciakĩire, ũcio nĩ wĩra mwĩingĩ, na nginya ũrĩa agĩrĩrwo nĩ gũcitungata nĩgetha cituĩke atĩ nĩ cigũkũra ũũ, nĩ akoragwo agĩtigĩrĩra atĩ nĩ aracihe indo ta thumu, kana ona bataraitha, na nĩ getha irio ciake cituĩke ciagũkũra na riri, na onake atuĩke nĩ ekuona maciaro mega.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, na nĩtũrona atĩ kumana na mbica ĩno, ũyũ nĩ ũrĩmi wĩgiĩ ũrĩmi wa mahiũ, na nĩtũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩararĩithia ng'ondu, na mbũri, na nĩtũrona atĩ ena ena mahiũ maingĩ mũno, na nĩkũringana na haha nĩtũrona atĩ indo ici nĩcituĩkĩte cia gũtwarwo nja, harĩa mũndũ nĩatuĩkaga atĩ we wĩra wake nĩgũcirĩithĩria nja, agokĩra agatuĩka atĩ we agũcitwara, acicerie kũndũ gũtiganĩte, na nĩgetha cituĩke cia kũrĩa, harĩa ona nĩitũĩkaga atĩ nĩcigũtwarwo nginya rũĩ, na cigatuĩka nginya cia kũnyua maĩ ta kũu, na nĩũkoraga atĩ mahiũ ta maya nĩ citeithagia mũno we ta mũrĩmi, kuona atĩ nĩũtuĩkaga wa gũciendia rĩmwe, kana okorwo nĩ cia gũkamwo nĩ ũkamaga, na ũgatuĩka wa kuona iria rĩrĩa ũtuĩkaga wa kwendia, na ngwĩciria maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra rĩrĩa aratuĩka atĩ nĩararĩithia, mahiũ make, nĩ ũhoro wa ũrĩa ũtuĩkaga atĩ wacitwara nja ciĩ ciothe, rĩmwe nĩũkoraga atĩ kwĩna ĩmwe ĩrĩa ĩrathiĩ njĩra ingĩ, na we ta mũrĩithia nĩ ũtigagĩrĩra atĩ nĩcirathiĩ kũndũ kũmwe, na gũgatuĩka atĩ ũgĩcicokia gwaku nyũmba kana mũciĩ, ũgatigĩrĩra atĩ gũtirĩ ona ĩmwe ĩrĩa yũrĩire njĩra.

Nĩhakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩtũrona atĩ haha hena ngũkũ mĩthemba ĩrĩ, kuona nĩ tũrona atĩ kũrĩ na njogoo, na kwĩ na mwera, na ngũkũ ici o ngũkũ ĩkoragwo na bata wayo, kuona atĩ nĩgũkoragwo nginya atĩ ngũkũ imwe nĩyamatumbĩ, na ta ĩyo ya matumbĩ nĩteithagia we ta mũrĩmi mũno, kuona atĩ nĩkũheaga matumbĩ, na matumbĩ macio we ta mwene no ũrĩe, kana ũge atĩ nĩkũmendia ũkũmendia, kũrĩa wamendia nĩũtuĩkaga wakuona mbeca, na mbeca icio nĩcigũteithagia kũhingia mabataro maku marĩa wĩnamo, okorwo nĩma kũrĩhĩra maĩ kana thitima, kana ona thibitarĩ, na ona ningĩ no ũgũre irio harĩa ũrĩtigagĩrĩra atĩ ngũkũ ici nĩciona irio ciakũrĩa, na ningĩ ona matumbĩ macio no ũtigĩre ngũkũ icio cikomere, na nĩgetha cituĩke cia gũkũhe tũcui, harĩa nĩwanjagia kũrera tũcui tũu o twĩ tũnini, na tũga neneha tũga tũkaigana ta ngũkũ ici, na o ũguo no uge ona nĩũrĩendagia tũcui tũu, kana ona ũkendia ngũkũ ta ici nene, harĩa ona no ho ũrĩtuĩkaga wa kuona mbeca, na mbeca icio nĩcigũteithagia ona gũthiĩ nambere, nakuonjorithia ũhoro wa ũrĩmi wa ngũkũ.